Asikopit abir beek eng imbarenyun koit emotinwek chetokosen acheng'e motait nebo kimnotet neo nebo sitimet nemuch kobir beek eng mitaishek chekoen yeityo anyun acheng paipushek chekoen cheimuch kotoreton kosipto beechoto kotkoit oletokos eng imbarenyun yeityo acheny tukuk cheapcheitoen beek sikopit koityi minutik chamokchinigei eng imbarenyun

Ole oriptoi beek chebo kobiset en kasarta nebo kemeut anan kasarta ne momiten ropta, acheng'e terenik che echen che iyumi beek che chang kot kigikuren matiaba. Ye ityo acheng terenik che mengech alak che orute komong konda ak onde en minutikyuk agenge en agenge. Oret age neimuch oripto beek chebo kobiset en kemeut oibu beek chebo kobiset en saishek chebo lang'at ak abis minutikyuk asikobit komasib kotar beek ak koboisien minutik beechoto en kasarta nekoi kong'eten lang'at agoi subui koluu asista kotogoboisien beechoto. Amun kot aboishen beek chebo kobiset en saishek chebo subui koluchin asista ak kosibkotar minutik beechoto.

Chang ortinwek che nyolchin kobiset nebo mbaret neo agenge en ortinwek choto, ko nekibole bereisishek kong'eten ole ng'eten beek asikobis mbaret ak koityi minutik che chang'. Oret age neimuche keboishen en kobiset ab mbaret ne baraa koimuch kechob koraa baibushek che tindo kong'ik en ole miten minutik agenge en agenge asikosoochin beechoton en ele miten minutik alak tugul.

tuguk che mile biik en ireyuu ko chazishek che kokitindo en ing'ekushek chepo oinet anan taban ndap araraita ele iboru kele chazishek chuto kotindo ketik chekokirotyi orinywan ago tindo chazishe chuton kora rokook che kokirotyi miten ing'oroik chekakibakta en chazishe chuto neiboru kele momiten biik chekwerie chazishe chu ago koiburararait kosisigen momi biik che miten araraita yoten

Ole asigen beek chebo kobiset ko imuch atach en kasarta nebo ropta ak agonoren terenik che kiyumen beek cheu matiaba. Ye ityo aboishen en kasarta non amokinige abisishen anan en kasarta non amache abisen minutik. Kasarta non momiten ropta aimuche anyor beek chebo kobisishet en keringet anan koimuch acheng'at en oinoshek.

Asikobiit orip kimnatet ab rurutik en mbarenyun, kochang tuguk che imuche ayai ko atemindet , kit netai ko agere ale kaminde minutikyuk katoltoleiywek che yome ak yeityo ager ole machang'a asikobiit koyai kora kowechok kimnatetab minutikyuk. Kit age ne imuch ayai ko ager ale kobiit minutikyuk en kasarta ne magak anan kasarta nemiten koristo anan ko kasarta nemiten miondo. Olon kagorut minutik ak ogere ole imuch komayai komye, koimuch oib katoltoleiywek che nyo ketesyinote yeityo kesemberta asikobit koyai komye minutikchuto. Kit age kora ne yoche ayai koatemindet koyoche agere ale kayai yaet nebo minutik ago kora magat oger ole tuguk che kimokinge kogoibu en kasarta nemagat.

Kiit ne kotes kimnotetab ngendek che koabut ii, ko yaet ele kiyaite anan ribet ne kiokochi minutichoton kasarta ne kimiten en imbar, kii ngomite en imbar ngendek ii ko kioker ale koayochi boisiet ne nyolu, kiande katoldoleiwek che yomotin ak aker ale kapit en kasarta ne kimokchinkei asikobit ii abar miondo non nome sokek chebo ngendek, kiit ake ne kiayai kora, ko kyaker ale kasember ngendechoton en kasarta ne yamat.

Chang tumwek chemiten en barakutab emet, tumwek chuton kotoreti en ribet nebo tiong'ik ak ketik chemokienge emet asikobit koker kole kakur robta anan kikiboisien tuguk cheuu kerichek. Akenge en tumwek chuton ko tumtob nebo mau, miten kora nebo abardeas ak tumwek chemiten kamasuek nebo kiptungo

En ireyu komiten jazishek che kogitindo en tabanutab araraita. Jazishekchuto kotindo karik che kiboishen romik ab njirenik anan ko che imuti kiprutoinik kong'eten komosta agenge agoi komosta age. Jazishekchuto kora kotindo rogook che kirotyin en tabandab oinet asikobit komainaktaen beek. Kitindo jazishek chuton en tabandab araraita asikobit komala beek ak kotoret kora romikab njirenik kosich nafas nebo koung'et.

Boisite nebo rametab injirenik che kiguren omena ketesentai en komostanemiten ainoshek che keromen injirenichuto, ye kageram injirenichuto komagat kema en tandaronik asikobit kosoiyo ak kobit keib kyalda en ndonyoishek chebo oldoishet.

Bitunat koroi agobo komonut kot mising en koret ne ayobu, amun toreti romik chebo njirenik koram njirenik, kerokto koroi kochut beek ole loo asikobit ii, ye kagonam njirenik kichut ak kobit keib njirenik choto kyalda en komoswek chebo oldoishet cheu indonyo.

Kit nenyone metinyun inoker kiy kobwotwan kimnatet ne kiletoen kimnatet nebo solaishek ne toreti ne koto kimnatet nebo sitimet en kokwotinosiek che tomo koit sitimet. Toreti nito meng'ik ole oo en komoswek che bo gaa, anan komoswek che tomo koit sitimet ak kokwotinwek che togo mi ngweny sobet.

boishoni kopo komonut kot missing en kokwenyun amun toretiii kireto mionwokik chetam kobore ingo'keni olon kait mionwokik che uchuton ko miondo cheu amalda chetam kobore ing'okaik chechang missing toreti boishoni ing'okaik asikobit kokochi kimnatet ak koechekitun ing'okenik koek tindo kimnatet

Boisioni koboisiet nebo ribetab ngokenik. Kararn boisioni amun toreti meng'ik konyor tuguk cheu maanik anan ko banyek anan ko rabishek olon ka kialda. Boisioni boribetab ingokenik koraran kot mising ago machang tuguk che mokinge temindet asikobit kotesentai boisioni. Tuguk che magat koyai temindet ko kogeer kole tindo amitwogik che igochin ingokenik ak kondechi beek asikobit ye kakwam maitwogik che kiguren chengek koe beek. Kararan kora boisioni amun nyorunen meng'ik anan temik amitwogik kywak chebo kila betut. Magat en temik chebo ngekenik koger kole miten en ele myee ngokenik, ole maimuch koityi chesireret anan tiong'ik ab timin cheu kipungpung'it. Magat kora en temindet koger kole korib ingokenik en mianwogik cheu amalda.

Oloon moche kimuut chito kong'eten komostoo agenge kotokying'ei komostoo age, neindet ko kocheng chito neikuitosgee Nebo garit anan ko chito to nebo pikipiki. Ako koguyogee icheket beit kotiengee loindoo Nebo olekibendii.

En kasarta nekit tomo koit bikan bitonin, bichoton ii ko kiplelachek, ko ki biik che kiindochin biik en kokwotinwek ko kiptainik chebo kokwet amun boishek. Kigiboishen kora biik che eechen en kapchii asikobit kogoito konetishet koityi biik che mengechen en kasarwek choto kotomo koit kandoik chebo kiplelachek.

poishanii kotilet ap kutusweek eng ingokaiik komitei makasiit nekepaisheen ketileen kutusweek kwak simaam maiik yaaame anan koyalagu maiik

itondap emet kokiii nekikere eng yanegit koropon amun mitei minutik chemanamege ak ropta amun akoi konunyaa minuti chotok

asigopit kechop mchelek kechopen tugun cheuu mwaita chumbik ak alak chechak ak komagat kilalnji maat komnyee atatyem ngoruryo kesapani piik asigopit kwam akopiyoo eng chakchinet

chaang ngamnotesheek chekipaishen eng ripeet ap peek che agenge kochat kepaisheen terosheek cheuu matyaapa kora ko piik chemitei olenegit ak ainosheek komagat korip peek mtakomurit

kainet nekikonan kandoindet nepo kaniseet ko amndaindeet kora kotomaa koitchi piik cheter ter

Chang oratinwek che imuch kineten biik che miandos asikobit koripge ne mianwogik alak che togobwone. Magaat kinet icheget kelenji miten tuguk che mogiyoe asikobit komanam biik korotwek anan mianwogik. Magaat kora kinet icheget amitwogik che yoche kwam asikotoret kogochi icheget kimnatet neimuch koboryen mianwogik che miten en borwek kwak. Magaat kora kigochi kerichek che toreti konyor kimnatet en borto asikobit koboryen korotwek che tindo icheget en borwekywak.

Emet ne kachape ketesiet raini ko emet nepo Rome. Ole kamite ikortap konoret ap inendet ne ki kandoindet nepo kaniset nepo Katoliki. Kakiyai ikoranatak nepo konoret eng' emetap Rome, ole kaityi kandoik chepo ematunwek che ter ter asi kopot kokachi kekista nepo let kandoindet nepo katoliki nekitaret ematunwek che terter che ki makotindai kalyet kopit kalyet ebg' ng'alalchinet ne kitesen tai inendet en kasarta ne kitakosape .

Chang ortinwek che yoe minutik en mbarenyun kotutekinitu, che choto ko: Yaet nemoyome en mbarenik ak en kasarta nebo minset ko inginde katoltoleiwek che tuten komoyae komyee minutik en mbarenyun. Ago kora kit age ngo laa beek ng'ung'unyek en mbarenyun kolae katoltoleiwek en mbarenik che kichortage. Kit nemagaat ayae koatemindet ko ager ale konde mintuik kyuk katoltoleiywek che yome asikobit komatutekinitu rurutik en kasarta non agese minutik kyuk.

olan amiten eng paisheet akoamechei angalala ak makariiot ko tuguuk chekingalale ak makariot kotuuguk chemagat kotesteai eng poishonik akochetese rapisheek ap paishet

Keswek chebo biasinik che omine ko keswek chebo sinagi. Kororon keswechu amun yoe komye olon kayam tuguk tugul cheu katoltoleiywek ak bitet en tuguk cheu koristo ak ropta. Kororon keswechu bo siangi amun moinune ropta ngochong'oechi beek ago yoe komye, ago imuch ialde ak inyorunen kelchin neo kot mising. Kororon keswechu bo siangi amun imuch ye koibolu igonor kesweg che kebolunen asi igetyi mbarte ne kebolunen kora.

Professor Wangare Maathae konayat mising eng' boishet nebo itondaab emet amun koborchingei inendet eng' kasarta nekitikosobei koker kole kakirib itondaab emet eng boishonik cheu money nebo ketik kichamei inendet minset nebo ketiik akiibel inendet konunotyot nebo kalyet nebo kandoindet koyob emet nebo kiplelachek nekikure Nobel kichamak mising' boishonikab professor Wangare Maathae amun kitoret kora koesho kandoindet nekiiseteti piik nekibo kandoindetab emet nebo kasaraton Daniel arap Moi professor Wangare Maathae ko kinaat kora inendet amun kitoret sikopit korip pitonet nebo osnoshek chebo emoni

Kiboiboichin boishonik chekiyai Luanda Magere eng kaplem amun kiiporu boishonik chebo nyikanatet eng piik chebo pororiet nebo lemek ki Luanda Magere kora ko koboishen eng kanetishet nebo lagok chemengechen asikopit kenet icheget koek piik chenyikonik agenet kora boishonik chekiyai inendet chebo nyikanatet eng kasartanyin

Ole akonyititoi piik cheechen eng' kokwet ayoe boishonik cheu akoti icheget eng' tekisto ako kareku kiroisit ako kora atoreti icheget olon miten kit netebei akawolchini icheget eng' mutyoinotet olon kamiten kit netebei.

Kit neyae pikab oret ana kokwet asigoger kole karip ateptonywan, ko konet lagokwak atepto ak misto ne mnye nenyalu kotepto oleechegitu icheget koegu pik che echen. Kit age kora neyae pikab oret anan kokwet ko koyai konetisiet nebo pik che kagoechegitun, oleriptoi korikwak ak olenetitoi lagokwak asigoechegitun koek pik chegimondoigei eng kokwet asigoyai boisionik che nyalunotin ago maboisionik che mamagat koyai icheget.

kararn ripset ap kee eng kokweet amun tarit korip kee piik eng mianwagik kouu tungweek koo nyaluu konaii chito kolee aeee nee simanama mianwaiii chutok.

Chang kerchinoik chekikomong kin kemeto keiboishen sigirok keiben tukuk aln masikoshek kelkinok choton ko kikochakta ibinet tab tuguk keiboishen trolinik Che ikwerie kipkosabe cheu karishek Alan mugokotenishek kikochakta ayun boishet tab loiset kinkemotokeboisen sigirok kikotaret kora boishet tab kite kipkosabe kobos chongindab bik Che ibote tuguk choton ak kikotaret kora Kobo's murindo nekimurite oldo.

chaang tuguk chemagatin kwaii tuguuk sikopit korip sapeet ako magaaaat koaam piik amitwagiik chekararreen nea

Poipoichiin piik ap kokweet ikortat ap konoreetamun tariti kipwaat inendeet amun kitareet piik eng poishoniik chechang amun kiimuch inendeet nekikosirto koaii poishonik ak kosiri kichanaeee chuu kokachii poishonik atkai kotugul